Enetipat amu keaku ingira aitobir enkop nimitoki aaku ketii ildonyio ojo mataruesh iltunganak pebatata , kitoki sii aitisidan enkop niaku mitoki enyamali atii naitunyi ,nesidanu , nirag , niaku ewueji naa ishipakino oltungani otii , mintoki anyamali amu ore inewueji naa iragie entoki sidai nemesulari . Ekeaku sii ore esiai sidai naa keshipakino oltungani pookin ,keshipakino osesen loltungani ilo otaasa , neshipakino olitu ees oltodua tenkongu ,oloinepua easitae .Ee kaidim atejo isidai ina amu ore enterit natubulua tewuei sidai naa indim atuuno poki toki eenkaji poki pukunoto niaku isidai inewueji amu kitobir inewuei ,hasa ninye indim atunie poki toki ,naa ore aetoki kitobir enkop metaa sidai , nesidanu inewuei , neku mintoki atum aetoki torono natii atua.

Kadamu egirae aiken iltunganak tiloari nepuoi naa nepuoi iwuetin nikeni iltunganak esiana ajo kaja lotii nkwapi anaa irgilat ashu ningori ajo kakwa tunganak otoishote oleng , kakwa tunganak irkumok tenkop . Nesuju aitoki epuopuo iltunganak niken sii aitoki ngwesin aa nkishu, ntare , nkinajik isrkon , lukunguni wae pukunoto pookin engwes natumia tiauluo, woldia , entoki akeyie natumi tiauluo . Nitoki sii aiken nkangitie ajo kaja irmoruak otii , nkera aja eeta orpayian , nikeni sii esiana ontomonok , nkera enyenak mpaka neyiolouni esiana , nitokini sii aikilikwan ajo kebaa olchamba liata , nitokini sii aikilikwan ajo isume , niken taa inasiai pookin.

Ore ena naidim atipika empukunoto pookin endaa natarruoyie, nirragie tewoi torbaket, ashu tenkop akeyie torpuya, etum ataa metaa kibelekenya peret inkulukuok. Ore kuna tokiting kibelekenya maate, tonkolong'i. Kepuo si na kitoki aku dupoto toltung'ani neretisho, toltung'ani oiremisho. Amu kepuo aku enkiti polea, natii atua enkop. Nelo aretu tomukuntani aitobir, nitayu imukuntani endaa sidai. No olchafu pookin lejikoni eyieu. Isulaki ninye idaikin oshi nadung'dung'i ake, nenang'ari nchop nemenyai. Ninche kuna napiki ometu aku openy iji etiu. Ore enkai idim airragie tewoi nirobi, petumoki atasieku ataa kunik napuopuo, pidim ataa nedupoto temaisha oltung'ani oiremisho, temukunta.

Inkera kuna naakira aisuma arashu inatii entumo ee university ashu entumo pookin. Ekira naa ninche aisomiya isiatin paasharot. Indim aata ketii inaatii ildakitarrini, etii inaatii esiai e engineering, neeku ninye naa ekira ninche aimaki. Nekira sii idol ajo ekira aashipakino ena kisuma enye, amu idol naake ajo keeta iltauja lenye entoki naasita. Idol naa ajo ketii ninche enkopis fulani egira aatoni toolorikan, nekira aashipakino esiai enye. Ebaiki enaa inkuti turruri enkata nemetii oloitengenani lenye, nepuo ninche aatumo aimaki inaitengenaki duo, tenkolong, arashu tendarasa duo enye, neeku inia pee idol ajo ketii naa ninche aimaa. Ebaiki netii inaayieu neyiolou imbaa kulie tiatua ina kisuma, naa inia naa pee idol eboita pookin. Mayiolo tenaa egirae

Oree opa tolosho lee kenya neiteruakie opa enkiremore' naa oree opa entoki naiko pee biikoo ashuu pebik oleng peeta dupoto too larin kumok' naa keetai opa laiteng'enak oomana aliki iltung'anak ajoo kaa daa Nao, ebaki anaa enkop nikimanya nikijokini ilpaek mposho, ashuu enkanu naa kewuonu opa laiteng'enak ajoki olairemoni eneiko teiremisho, ee neyiolou ilo tung'ani eneiko teneitubulu inaa daa enye tesidai nemetii olchafuu, metabaa anaa neaku nitau neshipakino nemir too ropiani sidain, nelo sininye aitamok ilkuliek letu aikata eutuing'eni. neikunari neja esiai nebulu enkiremore, amuu etayoloutuo iltung'anak kumok eneiko peiremisho te kenya.

Wore ena naa empalai napuku tembenki e KCB, natalaaki enkitok naingua Mombasa. Naa wore ena benki, kitodolu iropiyani inkiek isiet, aa imaniki aa endaa etimira ena kitok, ashu igiero tesiai, netumokini naa, aimaa inkoitoi pookin ambaka nitabaikini ninye ena palai. Wore si piidol enapalai naa, wore peelo oltungani ewueji nelo nitodolu naa ena palai ajo etalaaki. Wore ena palai nenapita imbaa kumok, enkarna inia kitok, enkarna ewoji ningua aa e bank, enkarna enkop naingua ilo tungani, iropiyani aja etalaaki, niidim sii aisaidia pee melejisho ake tiatua inkolongi naaponu. Nitodolu ajo inyoo etaasaki, aasiai etaasaki, peetaa nejia ikununye. Neeku inia piidol etiu inia palai nejia, neimu irkituak pookin leinie woji, ambaka nebaiki enopeny.

Ore endaa nenare niwun tenkata enchan sapuk naa irpaek, amu kebik ninche ilapatin isiet ashu oopishana, naa ekeok enkare neyiu sii inadaa sapuk ashu ilmashurini amu keyeu enkare sapuk naa kore ake peetum enchan sapuk, naa keisaidia oltungani baadae temaisha amu keponu lelo irpaek aaiyiuu endaa sapuk nitum iropiyiani sidain tengaraki naa etoishe indaa ino te sidano, amu enoto naa inchan nanarikino terishata enye. Ore endaa nauni aakiti naa emposho, ashu enkoshen. Noo lapatin kutii ninye lapatin okuni neyeu enchan kiti oleng naa kore petum ninye enchan sapuk naa keidim atapejo ashu eidim ainosie imoyiaritin kumok neponu naa aaku meeta nena iropiyiani naitai tengaraki eitu etum bei, eitu eisho aitobiraki kake ore ake peetum enchan kiti nesirakino naa ketum.

Ore tene naa irkeek egirai aitushul petumi atoosh imukuntani aitayu olchafu otii olairerio. Ebaki naa ore ele chafu ogirai aitayu tene naa oloidim atosh olchani petumoki atua. Amu ore olairerio pejing' atua mukuntani naa kinyal. Ilo ainyang'u olchani nintushul wee nkare nitumoki aii koroga tenebo omeeta illtu ake aoku apik empompo niwosh emukunta odipa saa. Idim aitumia ildiram ashu emoti ashu oltoo akeyie pookin ninken ajo kelutu sa litai aja aitushala inaare ilo too. Inaa naa pidol egira ai koroga niata enkiti shata ninkorogayie petumoki ataa. Neeku ina pidol etii iloshani ineweji neeku keokunj ake makutitik omeshunye ina siai. Neetae sii ilaisiyiak. Ebaki enaa iltung'ana obo.

Ore tenintumia embolea oo nkishu teunore keeta enyamali oleng amu kekwetunye eria naa kidim ainyiala mukundani nenukaa daikin meeta meeta enas kepir ninye oleng nidim sii atapejo endaa tenipik esapuk naa ekitegemea Ajo Kaa daa etipika amu ketii daikin nemining'ori neeku ore ake peyie epik nepejneeku meeta enas mitoki enaduo daa ayisho tenkaraki naa etapeje neye ore sii enkae ketaa nkaitubulu pookin namitiki endaa eilep neeku keyieu naa eng'asie endaa aitobir pee mekuu naa enyamali baadae eitu edim aitumia ena daa neeku kidim atoru olairemoni emukunda enye teneitu edolu ninye

Ore ilaramatak naa kenare nedupore masaa enye.aa nabo pee engas aaku keeta eramatare nabaya. eramatare naripie mali enye. nisno ilkeek pee etum ataa ine dupoto tiatua enkishui enye. peeyiolou ajo inyoo maana peeta masaa.aa kidim ainosie iropiyiani sidan.net aateshet nkajijik. ninyiang'u ilchampai ,nisomesha nkera enye. neyau sii aepukunoto ake nayau dupoto tiatua enkishui enye..enare sii Nena masaa ningoru tesidano amir. neotokini aitaas metaa ninche naitoki aaramat inkulie. enare sii nitukui. nishori irkeek. amu teneporu Nena masaa ningurakini nkujit. naa metum ataa ine Dupoto tiatua enkishui olaramatani. ainyio , tenkaraki ore ake pee etum Dupoto Nena masaa nepiru netum mpisai sidain

ore esiai nayawua enkibelekenyata tiatua ena pukunoto naa iputate iltung'anak naa metae ilchambai louni neeku king'oru oltng'ani enaas pee etum atuuno enkiti daa enye pee ilepunye maisha, keeku sii ole dupoto ninye oleng' teneun ena daa, amu kisho ena daa ashu ketum imali sidain, enare sii ming'oru ena olchamba sapuk king'oru ake enkiti weji, kiti oleng na idim ninye atipika ata empuloot namanyae naa igil ake anya edaa ino esidai, nitum iropiyiani inonok sidain tiatua eweji nitii, ee elellek eyau ibaa kumok enkiputata ooltung'anak neeku meetae eneunieki.

Keeta ositima dupoto oleng amu nkishu tosai naa kitasioyo Enkima enye mbaa eas sii mbukunot kumok neeku mimin ninye kila saa kake etaa ninye Enkima sapuk naidim ainua enkop sapuk nitobir ewueji metaa menoto egolon amu ore enkolog naa kidim ninye ailepu taata nimilepu taisere niropiju ewueitin neeku ore ena sola arashu entoki nagira aitumia nimitoki aitumika tenkaraki metii naa enkolog kake ore ositimanaa ore ake peyie eboloki edim atasie esiai pookin ichaija simui aing'ura ntivini inono edim sii aitasaa ai pukunoto pookin tenkop naa kelo ninye wuejitin sapukin oleng nemeyieu ninye aisiai Bora ake mitobirakini netum aitobira keon akwata oleng

Koree ena bae naa keretu oleng' amu ore ena naa emashini naituku inkajijik nidim sii aitukuo ilorikan nidim sii aitukuo pooki toki ake naati. Ore ninye naa kelelek oleng' amu kidim aitukuo eweji sapuk nemenauru ena enaiko oshi oltung'ani amu kenauru egira aituku iwejiti. Kebaya sii nitayu ol chafu too wejitin nibung'a ol chafu tiatua enkaji tiatua inkilani tiatua irkushoni olarika akeyie pookin . Esuntai enkaji naibung'a ol chafu sapuk oo nkilani sii amu keeku sii kituku intokitin pookin. Menauru oltung'ani amu pause menauru oltung'ani amu keeku naa oltung'ani ake okuet egira aironyakj nedol ol chafu naa kore outeru airenyaki nepuku too ngufu neitayu ol chafu too ngufu nii saidia.

Ee kore enterit naibelekenye naa keidimi aitaasa imbaa naabaya esiana. Iidim olltung'ani atejo kaun enkae kibelekenyata endaa tene terit paing'uraa tenaake eisho ninye, arashu ejo kaing'ua taata ene etu airem te siana oo larin peetumoki atushuku enapa piron naata te nkishui ashu naata apa piiteruni. Ore sii encha ore ena ore enterit naasishoreki kata naado naake iidim ainyalayu, neeku keyiu enterit enaa piibelekenyi kata oo kata peetumoki aitobira empukunoto endaa neisho endaa aitobirunye. Ee kelo piiremi olchamba oleng' ashu aatur naa kinyala tenkaraki etaa endaa nabo ake egirai aun.